Gik manyalo timo mondo mi obed mayot en ni anyalo keto okang' kata chenro, mondo mi dhano kik bed ni nyalo donjo e kar choko mar os osuru no kaok gin achiel mar jomo ndiki mondo mi obed jochoko. Mano nyalo duoko chien, bedo ni inyalo kwal osuru kata ng'ato nyalo paro paro moro mar tiyogo osuru no ero.

Gima timore kaeri en ni wayudo ni jatelo kata ngat machal ni ng'at moro ma ni okang' ma malo temo ni omi oket kodhi kata opith yien manyalo bado ranyisi mar bedo ni neentie kanyo e ndalo moro, mano e gima timire e picha no.

Tich maneno e picha kaeri, en tich mar, sombo kata, tero koth yiende ma oti e port e kwonde mopogre opogre e piny. E gwenge wa tij aina ni itiyo ka, ng'ato nyalo yiero mondo mi obed gi gari ni, bang'e tibopang yiende e crates kata e atongni mondo mi ogeng' lwar mar yiende kata pukruok mar lo moketgie. Mano kaka timo tijni e alwora wa

Gima biro e pacha kaneno picha ni aneno jopur natimo ni kodoo alote gi kata wanyalo wacho ni kothegi manegipitho mondo ogeng gi kuom kute kata gik manyalo dongo maber mano e gima biro e pacha kaneno picha ni.

Gima timore e picha kaeri en ni japur temo mondo omi ogol kute kata gik manyalo miyo manyalo kee ee wino mar bel manyalo mone mondo omi ochiegi kata onyagi maber mano e gima timore e picha ni.

Tich mar kwoyo mbolea ni itimo e alwora wa ka itiyo gi thano ariyo ng'at achiel mapuko mbolea e loo gi ngat achiel ma luwe bang'e koolo thothne wajatiye ga lwet dhano nikech mano emawaneno ni manure kata mbolea maonge ma pii oting'o odhi godo.

Gima timore kaeri wayudo ni jamni mayae gwenge ma pii thisie okel kama ginyalo yudo pii modho mondo githi mbele gi kwath, wayudo ni gwenge moko pii nyalo bedo maonge kaka waneno e picha kae to wayudo kama jamni modhe ma ginyalo konyre godo.

Ee aluora wa, jii timo tich aina ni ka otiyo gi jwelni minyalo pog go kind pwotho gi pwotho kata e kenge mopogi opogi mondo omi wageng' pii manyalo bedo mang'eny manyalo miyo cham mamoko kaka alot mok dwa pii mang'eny dongo nano e kaka itimo tijni e aluora wa.

Gima bire pacha kaneno tijni en ma ,doyo ema bire pacha ,doyo en tich ma itimo saa ma cham osekom ma obedo madongo koro inyal doo gi mondo ogol buya mondo gimed nyak kagindong'o maber maonge gima nyalo mono gi dong'o.

Gima timore e picha kaeri chal ni japur temo mondo omi oket pi mondo ochopie kothi mopitho omiyo otemo mondo omi kotio gopao mondo olos wang’ayo ne pi mondo odonj ei puodho mondo cham oyud pi mondo gidong maber.

Ber mawayudo kuom kuoo yath e gwenge motimo taka kata motingo yugi en ni kute manyalo bedo kuonde, idhi negi mamiyo koro landruok mag tuoche maricho richo dhi bedo maonge. Mano e ber mawayudo kuom kuoyo yath e gwenge ma otimo yugi kata taka

Tich mar choko tong' mar gweno mano e gima aneno e picha karei. Koro karango thothne ipidho ga gwen ma nyalo ma bang' ka gisenyuol to japur yiero mondo mi okao tong' gi odhi okan, bang' ndalo moko toduoko ne gweno tonge mondo mi otoki. Mano e kaka itimo tijni e aluora wa

Nderni e Kenya kae ere mantiere gi dhungruok mar mtokni, achiel kuomgi en nderni mochimo kaluo ma, magieko odhungore nikech thoth joka luo kata thoth pinje moluoro Kenya ichope kiluo kaluo kata wanya wacho ni nyanza. Koro gima inyalo tim mondo mi ogeng' maendi en ni sirkal nyalo yiero mondo mi giyar ndere mantiere Nyanza kaa machopo kaluo mondo dhungruok mar geche kik bede

Ber mawayudo kuom uso kodhi mathiso kata seedling en ni sama wayudo kodhi gi jopur yudo yuto mangeny maok onyal ngeyo ni kopidho gi tobe onyalo yudo yuto go .Koro pitho mar kodhi gi kelo yuto nikech nie gik ma japur opuro go ni iuso gi gi bei mayot, mano egima kelo ber e tich mwaneno ni

Gima biro e pacha kaneno gino en ni aneno niang' mopidhi, machiegni ikore mondo mi obete. Bende kawang' giseikore to mano ng'iso ni japur nyalo terogi e kambi mondo mi olos go sukari kata onyalo yiero mondo mi olos godo nguru. Mano e gima biro e pacha kaneno gini